Miyo no obet kichuoye sandan e bade gi jalno manya bedo ni en jaocho mar osiptal bang' kobiro osiptal kao thieth nikech owinjo ka dende lit kato tuo.

Ka chalo od yath e osiptal to jotuo ochung' e dirisa matin ka gibiro omo yath ka achiel kuom gi ochiwo otas mondik ne gi daktari moting'o yedhe monego miye gi jachiw yath makanyo no.

Mae nya bedo ni en magawa maduong' e boma ma Nairobi, ma en kama jii nya time romo kata kuma jii nya dhi chame chiemo mopogore opogore mok ging'iyo chame ute gi pile ka pile.